Pala tiyo kuonde mopogore opogore e kar uso to kendo ka iwuotho kuonde mang'eny, jii keto pala go bedo mabith e kinyalo yudo ber mar tijni. To ber mokwongo en niya iyudo otonglo moko manyalo konyi kata nyalo konyo jo odi e yore mopogore opogore. To kendo bar mar tijni kaka iketo pala pala bedo mabith mang'eny eka inyalo yudo berne atamalo maduong'.

Ne en jafwambo, e wang' jowi mar ktn. To kendo, notimo nondro matut ewi tho mar George Saitoti kod Orwa Ojode, e higa mar aluf ariyo gi apar gadek